Mbata mũcinga nĩigĩkoragwo mbata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩamu nyoni ici nĩigĩkoragwo igĩgĩteithia rũrĩrĩ na njĩra cia gũkorwo igĩcihe irio, nĩamu mbata nĩĩgĩthĩnjagwo na andũ magagĩtuĩka agũkĩrĩa nyama ciacio. Ningĩ mbata ici no igĩteithagia mũno, nĩũndũ wa gũkorwo andũ magĩgĩciendia na magagĩkorwo magĩkĩona mbeca nĩamu nĩigĩkoragwo igĩkĩendio kinya ma butchery inĩ ĩkĩhana ta nyama ya mbata ta ĩno. Ningĩ bata ici noigĩteithagia harĩ ũhoro wa gũkorwo igĩkĩrehe matumbĩ, nĩamu mbata ici cikĩrekagia itumbĩ rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ inene mũno na nĩrĩgĩkoragwo mbeca ũringihanĩtie na rĩa nyoni ingĩ hihi ta rĩa mĩthemba ta ya ngũkũ. Mbata ĩno ĩkĩrĩ njega mũno nĩamu, ona mbata ici iria cikĩrĩ cia njamba nĩigĩkoragwo ikĩiga ũgitĩri-inĩ mũciĩ ota ũrĩa ngui ĩkĩigaga nĩamu mbata ici nĩigĩkoragwo cikĩũĩ ene mũciĩ na ingĩona mũndũ ũtarĩ mwene, nĩikĩgambaga mũno na igakĩmũgambĩrĩra na nĩũndũ ũcio mwene nĩakĩmenyaga rĩrĩa gũkĩrĩ na mũgeni kana mũndũ wagĩcera kũu gwake.

Indo iria tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩma rĩu thikũ ici, indo ta ngũkũ, indo ta ng'ombe, kana indo ta mbũri, nĩigĩkoragwo igĩkĩgũrĩrwo irio iria cigĩkoragwo cirĩ cia mũtu, iria igĩkoragwo ikĩgurwo matuka-inĩ marĩa magĩkoragwo magĩkĩendia indo iria cigĩkoragwo cikĩrĩ cia mahiũ. Namo matuka ta maya nĩmagĩkoragwo magĩkĩendia irio iria cikĩrĩ cia mĩhĩrĩga mĩingĩ nĩ amu, okorwo nĩ indo ta njui cikĩrĩaga irio mwanya na ngũkũ iria ingĩ nene na indo ta icio. Kambuni ĩrĩa ĩkĩhotanĩire mũno harĩ ũhoro ũyũ wa wendia wa irio ta ici, nĩ kambuni ĩrĩa ĩgĩtagwo ya Fugo, ĩrĩa ĩgĩkorgwo ĩgĩkĩendia indo mwanya mwanya kana irio mwanya mwanya cia mahiũ ta maya gũkĩringana hihi na mahíiũ macio ũrĩa makĩigana kũringana na mĩaka yamo kana mahinda mamo, na ningĩ ona gũkĩringana na hihi mahiũ macio magĩkoragũo marĩ ma gwĩka atĩa. Nĩ amu kũrĩ ngũkũ cia matumbĩ, nĩgũkĩrĩ ingĩ cia gũgĩthĩnjwo cia nyama, na ng'ombe nĩgũkĩrĩ cia iria na nĩ kurĩ ng'ombe iria cigĩkoragwo cigĩthĩnjwo cia nyama. Indo icio cigĩkoragwo na irio mĩhĩrĩga mwanya, nĩ amu nĩ indo mĩhĩrĩga ĩrĩ.

Mũtĩ wa ngandamia, nĩũgĩkoragwo wĩ mĩtĩ ĩgĩkoragwo ĩna ũhũthĩku mũingĩ mũno. No rĩrĩa mũndũ egũkĩenda gũkorwo agĩkĩrĩa makandamia ta maya, mũndũ agĩkoragwo agĩkĩmatua kuma harĩa mũgũnda-inĩ, na ũgagĩcoka ũgagĩthiĩ ũgagĩkorwo ũgĩkĩũnũra gĩkoni kĩrĩa gĩkoragwo kĩrĩa kĩa rangi wa ngirini, ũgagĩkorwo ũgĩgĩte. Na wakĩũnũra nĩ ũgĩkoraga kĩndũ gĩgĩkoragwo kĩrĩ kĩũmũ hau thĩ-inĩ, gĩkoragwo gĩkĩrĩ na kabegũ gakoragwo karĩ ka rangi wa gĩtĩĩri. Kabegu karĩa mũndũ agĩthiaga, ugakĩgũra kamacini karĩa gagĩkoragwo gagĩtwo ga kũraga ngandamia, ũgagĩkĩra ngandamia ta icio ciaku hau thĩ-inĩ wa kamacini karĩa, ũgagĩtwĩka wa gũkũhihinya, ni getha ũgakĩrĩa kanyamũ karĩa gagĩkoragwo gakĩrĩ thĩ-inĩ, karĩa ka rangi mwerũ. Ningĩ, angĩgĩkorwo ndũkĩrĩ kanyamũ ta gaka, mũndũ nĩagĩcokaga, ũgagĩkorwo ũgĩkĩũraga hihi ngandamia ta ici na nyundo kana kĩndũ ta kĩu, na ũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩa.

Nyama iria andũ magĩkoragwo magĩgĩthĩrwo kũrĩa igandaĩnĩ kana kũndũ kũngĩ ta kũrĩa nĩigĩbataraga ũmenyereri munene mũno. Nyama ta ici makĩrĩa ya maũndũ mothe nĩigikoragwo ĩkĩrorwo ni madagĩtarĩ nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩkioneka atĩ nĩ nyama njega nyĩngĩ rĩrĩa cĩragĩthĩnjwo kũrĩa igandaĩnĩ ta ici nĩigĩkoragwo ĩgĩgĩbatara ũtherũ ũgĩkoragwo ũrĩ wa ĩgũrũ mũno nĩamu ici nĩ irio cia andũ na nĩ andũ magagĩcoka gũkorwo magĩgĩcirĩa rĩrĩa cĩgagĩkorwo igĩgĩkĩrwo kũrĩa hihi mĩkebei-inĩ kana ona rĩrĩa ciakĩgĩrwo ĩthĩe ĩgakĩendĩo nakũrĩa mabucarĩinĩ nĩũndũ ũyũ, indo ici nĩikĩmenyagĩrĩrwo ũhoro wa gĩko mũno na kĩndũ kĩrĩa kĩngĩgĩkorwo gĩgĩcithũkia kana gũtũma hihi ĩgĩgĩkorwo ĩgĩgĩthũka.

Rĩu thikũ ici nĩ gũkĩrĩ indo cigĩũkĩte nyingĩ mũno iria andũ maragĩkorwo magĩgĩthondeka nacio indo mwanya mwanya igĩtiganĩte. Nacio macini ta ici nĩiragĩkorwo ĩkĩrĩ njega mũno. No ningĩ macini ta ici nĩigĩbataire igagĩthondekwo wega ũndũ itangĩgĩkorwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ igĩkorwo igĩkĩkorwo igĩgĩkĩra andũ ironda, kana gũkorwo ikĩmarenga moko rĩrĩa marakĩruta wĩra nacio. Macini ici, cikĩrĩ o njega no nĩiragĩbatara o rĩu ningĩ ĩgagĩkorwo ningĩ igĩkĩhũthĩra nginya mahinya mangĩ ta ma thitima kana ũtheri nĩ getha igĩtige gũkorwo igĩkĩnyuaga thitima nyingĩ kũrĩa iganda-inĩ.

Andũ aingĩ arĩa magĩkoragwo hihi magĩkĩrĩma ĩndo ta ng'ombe na arĩa marakĩrĩithia rĩngĩ na rĩngĩ ng'ombe cia ĩriya nĩ magĩkoragwo magĩkĩnyitana nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩrĩma ĩriya ta rĩu kana ng'ombe ta icio na magakĩhota gũcoka rĩngĩ kũrĩcokanĩrĩria hamwe magakĩhota gũkorwo magĩkĩrĩendia kũndũ gũgĩtiganĩte hihi ta mataoni-inĩ, matuka-inĩ marĩa manene kana hihi mĩkawa-inĩ, mathibitari-inĩ kana ona macukuru. Rĩu ũgagĩkora atĩ ikundi ici cia arĩmi nĩcio ĩragĩthĩ ĩgakĩendia ĩriya handũ ha arĩmi, nao magagĩcoka magagĩkorwo magĩkĩhe arĩmi mbeca icio. Ikundi ici cikĩrĩ njega nĩamu rĩmwe nĩcikoragwo ĩgĩkĩhe arĩmi ngombo ĩgĩtiganĩte nĩgetha magĩtuĩke a kwandandũra ũrĩmi ũyũ wao wa ng'ombe.

Rũrĩrĩ-ini rwitu andũ nĩmagĩkoragwo magĩgĩbatara nyeki mũno, nĩ tondu nyeki nĩyo ĩteithagia gũkorwo ĩgĩkĩrĩithia indo ta mahiũ. Rĩrĩa andũ megũkĩona kũndũ gũkĩrĩ na nyeki, kũndũ weni-inĩ, nĩmagĩkoragwo magĩgĩkena mũno nĩ amu gũkũ kaingĩ andũ magĩkoragwo magĩkĩrĩithĩria indo ta ng'ombe, indo ta mbũri, indo ta thenge, kana indo ingĩ cia mĩhĩrĩga ta iyo, iria cigĩkoragwo igĩkĩmateithia rĩrĩa magũgĩtwĩka atĩ nĩmagũgĩbatara mbeca, nĩamu makoragwo magĩkĩendia indo ta ici nĩ getha magĩtwĩke a gũkorwo magĩgĩteithĩka, kana makĩhingia mabata mao na mabataro mao.

Rĩu thikũ ici, ũhoro wa mĩrĩre ya mĩmera kũrĩa mĩgũndainĩ nĩrathii ĩkĩnyĩhĩte na andũ magĩcoka magakorwo magĩkĩrĩmĩra ta gũkũ mĩberethinĩ kũrĩa makoragwo magĩkĩra tũthungu nĩgethe makorwo makĩrĩmĩra indo ta matharũ kana mathibinachi, ũndũ ũyũ nĩũkĩrĩ bara mũno nĩamu rĩũ mĩgũnda nĩkĩnyihĩhe na andũ arĩa makĩrĩ nginyagia kũria mataũninĩ nĩmahotaga makorwo magĩkĩrĩma nyeni mangĩgĩkorwo magĩkĩrĩa itegũtinda hihi rĩngĩ na rĩngĩ magĩgĩthi kũrĩa mĩgũndainĩ kana magĩkĩgũra kũrĩa mĩgũndainĩ, ũndũ ũyũ nĩ ũgĩteithĩthie andũ mũno gũkorwo magĩkĩrĩma nyeni cia kũrĩa, nĩamu nĩmaragĩkorwo magĩteithĩka na njĩra nene na ũrĩmi ũkĩte wa kĩrĩũ wa ũgĩ ũyũ.

Kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ andũ nĩmagĩkoragwo magĩkiunithia maĩ, nĩgetha wakiunithia maĩ ũgagĩkorwo ũgĩgĩtwarithia kũrĩa ũgũgĩkorwo ũgĩkĩhanda mĩmera yaku. Ũndũ ũyũ naguo nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ mwega nĩ amu, nĩ njira ĩmwe ĩgĩkoragwo ĩ ya raithi mũno ya gũkorwo ũgĩkĩhe mĩmera yaku maĩ, ũtagũgĩtinda rĩngĩ na rĩngĩ ũgĩgĩkorwo ũgĩkorwo ũgĩtũmĩra indo ta mĩberethi, ĩrĩa ĩgĩkoragwo na mbeca nyingĩ mũno, rĩrĩa ũgũgĩkorwo ũkĩgeria gũgĩtambia maĩ nayo. Ũndũ ũyũ wa gũgĩkorwo atĩ nĩ ũragĩtũmĩra indo ta ici gũkorwo ũgĩka atĩ, ũkĩhe mĩmera yaku maĩ, nĩ ũgĩcokaga ugagĩkorwo ũgĩgĩteithia ũhoro wa tĩĩri mũno, nĩ amu tĩĩri wothe nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩnyua maĩ, na tĩĩri ta ũcio ũgagĩkorwo atĩ nĩ ũragĩkorwo ũgĩkĩiga maĩ kwa ihinda inene, gũkĩra hihi maĩ marĩa magĩkoragwo magĩgĩitĩrĩrio harĩa gĩtina-inĩ kĩa mũmera nĩ mũberethi.

Kũrĩa thokoinĩ iitũ andũ, nĩmagĩkoragũo magĩkĩgũra na magĩgĩkũria indo igĩtiganĩte na kũndũ kũrĩa andũ magĩkoragũo makĩendia indo ta ici, kũrĩa igĩkoragũo igĩkĩendio hihi nĩ ngari irĩa igĩkoretũo igĩkiuma kũrĩa mĩgũndainĩ. Nao andũ a thoko magagĩkorũo makĩoera indo ta icio nao magĩcoke makĩenderie andũ angĩ kũu thokoinĩ. Indo ta ici nĩ igĩkoragũo ikĩrĩ njega mũno nĩ amu nĩ ikĩrehaga thũgũrĩ mũingĩ mũno harĩ andũ, na andũ aingĩ nĩmakoragũo magĩteithĩka na njĩra ta ici, rĩrĩa magũkorũo hĩhĩ magĩkĩgũra mĩmera ta ĩno.

Kũrĩa matũra-inĩ maitũ kana hihi kũrĩa mĩgũnda-inĩ, andũ nĩ makĩrutaga mawĩra magĩtiganĩte marĩa magĩkoragwo hihi makĩrĩrĩmwe magũgĩtheria kũndũ ta mĩmera ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩmera, kana hihi nĩyo mĩtĩ. Andũ nĩ magĩkoragwo makĩrĩ na indo ta mabanga, nĩgetha hihi mĩtĩ ĩrĩa ĩrakĩmera kũrĩa matarakĩenda gũgĩkorwo gũkĩmera mĩtĩ ta ĩno, andũ nĩ magĩtũgũtaga mahuti ta marĩa. Naguo ũhoro ũyũ, nĩ ũgĩbataraga ũmenyereri mũno, nĩ amu, indo nyingĩ iria tũkoragwo tũgĩtũmĩra hihi gũkorwo hihi tũgĩgĩtũgũta, indo ta mabanga, indo ta mathanwa, kana indo ingĩ ta icio, nĩ igĩbataraga ũmenyeri mũnene mũno wa gũkorwo ũgĩtũmĩra indo ta icio. Nĩ amu kĩngĩgĩtuĩka nĩ gĩgũgũtema no gĩkorwo gĩgĩgũtema ũru mũno. Kwoguo, andũ nĩ magĩbataraga magĩkorwo magĩkĩmenya kũruta mawĩra ta maya, na magagĩkorwo magĩkĩĩmenyerera.

Rĩu thikũ ici andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩma mbembe ĩria magĩkoragwo magĩkĩgetha rĩrĩa ciagĩtuĩka atĩ mbembe ta ici nĩ ciagĩkorwo ĩgĩkĩũmũrĩria cikũrĩa mĩgũnda-inĩ. Andũ makĩgetha mbembe ta ĩno, mũndũ nĩ agĩcokaga agagĩkorwo ũgĩkĩmĩũmithia kana ũgagĩkorwo ũgĩkĩmĩthandũra na wakĩrĩkia gũkorwo ũgĩgĩthandũra mbembe ta ĩno na ũngĩgĩkorwo hihi cikĩrĩ nyingĩ mũndũ nĩ agĩthandũraga na macini ĩria ĩgĩũkĩte cia kĩrĩu. No kũngĩgĩkorwo ĩkĩrĩ nini andũ kaingĩ mathandũraga na moko kana magakorwo magĩcĩikĩra ĩkũnia-inĩ magakĩhũra na mĩtĩ nacio cigagĩtuĩka cia gũgĩthandũka. No wagĩtuĩka atĩ wathandũra na macini mũndũ nĩ agĩcokaga ningĩ ũgacianĩka nĩgetha mbembe ta ici cikorwo cigĩkĩũmoma ndũgakĩige citakĩrĩ nyũmũ biũ nĩamu wakĩiga ĩtakĩrĩ nyũmũ biũ mũndũ nĩ akoraga mbembe ta ici ĩgĩgĩbutha na ĩgagĩthũka. Wakĩrĩkia gũgĩka ũũ mũndũ nĩ agĩcianũraga na ũgakorwo ũgĩciĩkĩra kũndũ ta makũnia-inĩ nĩgetha rĩu ũkorwo ũgĩciga kũrĩa gwaku makũmbĩ-inĩ.

Mbembe iria cigĩũkĩte rĩu, cia gathĩka, ciendaga gũkorwo cikĩrĩmwo nĩ arĩmi mũno, na rĩrĩa ciagĩtwĩka atĩ nĩciakĩhũrwo kana nĩciagĩthandũrwo, nĩikĩmenyagĩrĩrwo na njĩra ĩmwe ya gũkorwo igĩkĩanĩkwo, nĩgetha igagĩkorwo ikĩũma kũrĩa riũa-inĩ, mbembe ĩno gũkorwo ĩgĩkĩanĩkwo, nĩgũkoragwo gũkĩmĩteithia mũno, nĩamu, mbembe ĩno ĩngĩgĩkorwo ĩtarĩ nyũmũ wega, rĩngĩ na rĩngĩ nĩ rĩrĩa ũngĩgĩkora atĩ mbembe ĩno, nĩragĩkorwo ĩgĩgĩbutha, rĩrĩa wagíkorwo ũgĩkĩmĩiga na makonia, na rĩu ũhoro wa gũkorwo ígĩbutha, nĩ mũru mũno, tondũ, mbembe ĩno, ndĩrĩcoka ningĩ gũkorwo ĩgĩgúteithia, na ĩrĩkorwo ĩrĩa nyingĩ nĩ ĩrĩa yagĩthũkire nĩũndũ wa gũkorwo ĩtakĩrĩ nyũmũ wega.

Ũndũ -inĩ wĩtũ andũ rĩu nĩmaragĩkorwo magĩkĩrĩma nyanya na njĩra nene mũno, gũkĩrĩ andũ makĩendete gũkĩrĩma nyanya cia green house nĩamu nyanya ta ici nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩka wega mũno na kaingĩ andũ rĩrĩa marakĩrĩma nyanya ici cia green house magĩkoragwo magĩkĩenda nyanya ĩria cĩgĩkoragwo cirĩ cia gũgĩtamba nĩgetha nyanya ĩno ũrĩa ĩragĩthĩĩ ĩtambĩte ĩgagĩkorwo noguo ĩrathĩĩ nambere na gũkĩruta matunda. Mũndũ akĩhanda nyanya ciake nĩ agĩcokaga agagĩkorwo agĩkĩoherera ndigi kana ngucio kũrĩa agĩkoragwo atĩ rĩu nĩgetha nyanya ĩno ũrĩa ĩragĩthĩĩ oĩkĩambataga ũgagĩthĩĩ ũkĩmĩohaga na ndigi icio ka na ngucio ta icio nĩgetha ĩgagĩkorwo atĩ no ĩragĩthĩ nambere na gũgĩkorwo ĩgĩkũra o ũũ wega na ĩgagĩkorwo ĩgĩthĩĩ nambere na gũkĩruta matunda, na ũgagĩkorwo atĩ nyanya ĩno nĩ ũgũkirwo ũkĩhota ũkĩmĩendia ĩhinda ĩnene mũno ũringĩthanĩtie na nyanya ĩria ĩngĩ ciakĩrĩ cia hau kabere citagĩkoragwo ĩgĩgĩtamba.

Tũkĩrĩma indo igĩtiganĩte, hihi nginyagia indo ta ngano, indo ici ikoragũo igĩgĩkũra na ningĩ indo ici no cigĩkoragũo igĩkĩgũmĩrũo nĩ mĩrimũ mwanya mwanya nĩ gũkĩrĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩgĩukaga cigakorũo igĩkĩũma mathangũ na mĩrimũ ta ĩno nĩ ĩgĩbataraga mũndũ agagĩkorũo agĩkĩhũra ndawa irĩa cingĩkũrũo igĩteithia mũmera ta ũyũ nĩgetha ndũgagĩtuĩke wa gũkĩũma kana kũngĩgĩkorũo mĩrimũ ĩno ĩrakĩrehũo nĩ gũgĩkorũo kũrĩa cirĩ gũkĩrĩ kũmũ mũno, gũgagĩkorũo atĩ gũtiragĩkorũo cikĩigania maaĩ, mũndũ nĩ agĩbataraga rĩu ningĩ ũgagĩkorũo ũgĩkĩhũra maaĩ ta maya nĩgetha mĩmera ĩno yaku ĩgagĩtuĩka ya gũgĩkũra ĩkĩrĩ na hinya na ndĩgagĩtuĩke ya gũkorũo atĩ ĩgĩthũka nĩ amu nĩ ũgakĩaga kĩndũ gĩa gũkĩendia.

Andũ gũkorwo magĩgĩkũria mĩmera ĩrĩa ĩtiganĩte ta mboco, thĩ-inĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, andũ magĩkorwo makĩrĩma mũgũnda, rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩrĩma mũgũnda ta ũcio, ũgagĩkora ningĩ ũgĩkíoya banga waku, ũgagĩkorwo ũgĩthiĩ ũkĩhandaga mboco ta icio na raini, wakĩrĩkia gũkorwo atĩ nĩwakĩhanda mboco icio ciaku, mũndũ nĩagĩcokaga ũgagĩũka, ciagĩtwĩka nĩ cia kĩmera, ũgagĩkorwo ũgĩcirĩmĩra, nĩgetha itikahobanĩrio nĩ ria, no ũgagĩkorwo ũgĩkíra bataraitha ĩrĩa ĩgĩbatarĩkainie, bataraitha nyingĩ nĩcigĩkĩragwo mĩmera ta ĩno, hĩndĩ ĩyo yagũkorwo makĩrĩmĩra rita rĩa mbere, nĩ bataritha cia mĩthemba ya CAN iria cigĩkoragwo cikĩrora mũno gũkorwo igĩthondeka mathangú ma mũmera ta ũcio, na gũkĩũteithia harĩa ũgũkinyanĩra ũgagĩkorwo nĩwaruta kĩro, mboco icio ciarĩkia ũguo, ũgatwĩka rĩu nĩ hĩndĩ iraruta mĩciri, ka nĩ híndĩ ikĩnenehete ko nogũikara ũkĩroraga mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo íkĩnyita mboco, kana tũtambi tũrĩa tũrĩaga mboco ta ici, tũtambi tũu nĩtuo tũko tũrĩ tũru tũkĩrĩa irio ta ici

Ĩndo ĩria cikoragwo ĩgĩgĩkũra kũrĩa mĩgũnda-inĩ ĩtũ ĩmwe ciacio nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩthũkĩrwo nĩ mathangũ nĩ ũndũ wa mĩrimũ ĩrĩa ĩtiganĩte kana nĩ gũkorwo ĩgĩgĩcinwo nĩ mbaa. Naguo mũndũ agĩkoragwo agĩkĩoya mbombo yake na ndawa yake angĩgĩkorwo mũgũnda waku ndũkĩrĩ mũnene ũgagĩkorwo ũgĩtukania ndawa icio cia mĩrimũ ta ĩno na ũgagĩkorwo ũgĩgĩkĩra ndawa cia mbaa nĩgetha ũgagĩthĩĩ ũkahũra mũmera ũrĩa waku ndĩgagĩtuĩke yagũkĩũma, nĩamu mĩmera ĩno ĩngĩtuĩka nĩyakorwo ĩgĩkĩũma kana mathangũ mamo nĩ moma ndĩngĩgĩkorwo ĩkĩrĩ na maciaro wega tondũ ndũngĩgĩkorwo ũgĩgĩthĩĩ nambere na gũgĩkũra na mathangũ nĩmo mathondekaga irio cia mũmera gũkĩhĩtũkĩra ũhoti wa riũwa na kĩrĩa magĩkoragwo makĩrĩa kuma tĩri-inĩ.

Rũrĩrĩ rwitũ andũ aingĩ nĩ maragĩkorwo magĩkĩrĩma mũmera ũrĩa ũgĩtagwo wa macani. Mĩmera ta ĩno ya macani nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ mĩega mũno nĩamu nĩ ĩkoragwo ĩgĩkĩhe arĩmi aingĩ mbeca mũno na magatuĩka nĩo maragĩkĩrĩma. Mĩmera ĩno makĩrĩ nayo nĩmagĩkoragwo magĩkĩheyo nginya mbeca ingĩ cĩtagwo mbonathi, na koguo magagĩkorwo makĩhota nginya gũgĩthomithia ciana ciao na mĩtũrĩre yao ĩgagĩkorwo ĩkĩagĩrĩte mũno. Ningĩ mũmera ũyũ rĩrĩa ũragĩtuĩka nĩ ũragĩtuo tondũ ĩgĩtuwagwo ĩrĩ na mĩrũri andũ acio maragĩtua mũmera ta ũyũ no magĩkoragwo magĩkĩrĩhwo na koguo nĩ gũkoragwo ngina andũ ta acio gũkũmahe mawĩra. Ningĩ mũmera ũyũ rĩrĩa wakĩrĩkia gũgĩtuwo nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩendio matuka-inĩ nĩgetha andũ magagĩkorwo magĩkĩnyua cai na andũ a rũrĩrĩ magakĩona irio cia gũkĩrĩa.

Rĩu thikũ ici andũ nĩ marakĩrĩma mĩmera ĩgĩtiganĩte na nĩ ũragĩkora rĩu andũ thikũ ngina ici nĩ marakorwo magĩkĩrĩma nyenĩ iria twagĩkoragwo cia tene cigĩgĩtuwo kũu gĩthaka-inĩ rĩu ciragĩkorwo ĩgĩkĩrĩmwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ. Andũ magagĩkorwo makĩgũra mbegũ ciacio na magagĩcohura wega na magagĩkorwo atĩ rĩu ciragĩkorwo ĩgĩkĩrĩmwo na njĩra cia rĩu cia ũrĩmi. Nyenĩ ta managu, nyenĩ hihi ta icio tene citiagĩkoragwo cĩgĩkĩhandwo mĩgũnda-inĩ naciakoragwo hihi ĩgakorwo ciĩmeretie ĩthaka-inĩ ĩria ciakĩrĩ kuo, ona thima rĩu ithaka ta icio nĩ ciagĩthirire na nĩ ũndũ wa ũguo andũ rĩu makĩonire rĩu nyenĩ ici nomagĩcokire gũkorwo magĩkĩhanda mĩgũnda-inĩ kũrĩa makĩhandaga ĩndo ta matharũ kana ĩndo ingĩ ta icio. Nĩamu nyenĩ ici cia kĩmerera nĩ ĩgĩkĩrĩkanaga nĩ njega mũno na andũ aingĩ nĩ maciendete tondũ nĩ ĩgĩteithagia mwĩrĩ na njĩra nene mũno ũringithanĩtie na nyenĩ mĩthemba ĩngĩ ta ya mboga hihi.

Thikũ ici nĩ gũgĩũkĩte mbegũ cia mĩhĩrĩga mĩingĩ mũno, ta mbegũ iria cikĩrĩ cia mbembe, mbembe taici nĩ iragĩkorwo igĩgĩka wega mũno, rĩrĩa andũ megũkorwo magĩcihanda kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ, nĩamu cigĩkoretwo hihi igĩgĩtuĩrio na ũtuĩria wa kĩrĩu, nĩgetha igagĩkorwo igĩ igĩgĩteithia arĩmi arĩa maragĩkorwo magĩgĩcihanda, mbembe taici ikĩrĩ njega mũno rĩrĩa mũndũ egũgĩkorwo agĩcirĩma, nĩamu mĩthemba mĩingĩ ya mbembe taici, nĩ ĩragĩkorwo rĩu nginagia, ĩkĩrĩ na raithi, na ĩgagĩkorwo ĩtegũgĩkorwo ĩkĩhotererio nĩ mĩrimũ taĩria ĩragĩgĩkorwo ĩkĩrwarwo nĩ mbembe iria ciakĩrĩ cia hau kabere, kana nĩ mbegũ iria cĩakĩrĩ cia hau kabere, kambuni ici nĩ iragĩka wega mũno, nĩ ũndũ wa gũkorwo ikĩgeria gũteithĩrĩria arĩmi.

Andũ nĩ maragĩkorwo makĩrĩma indo itiganĩte ta mĩmera ta ĩrĩa igĩkoragwo ĩrĩ ya meroni, andũ nĩ marakĩrĩma meroni iria cigĩkorawo cicia ngarara magagĩkorwo hihi magĩgĩcitukania na indo ingĩ ta mbembe, nĩgetha indo ta iria cigagĩkorwo atĩ rĩrĩa meroni ĩyo igũgĩkorwo igĩkura mũndũ nĩ agagicoka agagĩkorwo agĩtigwo na mbembe ta icio mũgũnda-inĩ na igĩthiĩ na mbere na gũgĩkũra nĩ amu indo ici igĩrĩ cigĩkũraga mahinda merĩ magĩtiganĩte ,ũhoro ũyũ nĩ ũgĩ mweru ũgĩukĩte na arĩmi nĩgetha mũgũnda wao ndũgagĩkorwo ũtarĩ na kĩndũ kana magagĩkoragwo atĩ o hĩndĩ ciothe makĩrĩ na kĩndũ marakĩendia kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkĩmateithĩrĩria gũkĩmahe mbeca na gũkĩmahe baita ya ũrĩmi ũyũ maragĩkorwo makĩrĩma.

Ũyũ, nĩ mũmera ũrĩa mũgĩkũyũ agĩkoretwo agĩgĩbatithĩtie agagĩkorwo akĩwĩta mũtĩ wa mũhĩndĩ. Uhoro ũyũ wa mũmera ũyũ ndwakĩrĩ kuo tena rũciaro-inĩ rwitũ, kana rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, no rĩu nĩũgĩũkĩte ũgagĩkorwo ũrĩ kuo. Naguo andũ aingĩ, nĩmaragĩkorwo makĩũrĩma nĩgetha makĩrĩkia kũũrĩma na ũgagĩtuĩka nĩ wa gĩkũra magagĩkorwo makĩwendia mataũni-inĩ marĩa marigicĩirie na magagĩkorwo magĩgĩthondeka baida ĩmwe nene mũno nĩ gũkorwo makĩendia mũmera ũyũ.

Mũmera ũrĩa ũgĩkoretwo ũgĩgĩtwo mũmera wa mwanga kana ĩgĩtagwo mũmera wa mwanga gũkũ rũrĩrĩ gwĩtũ nĩ ũkĩrĩ bata mũno nĩamu mũmera ũyũ nĩ mũmera ũrĩa wakĩrĩ wa kĩmerera wagĩkoragwo ũgĩkĩhandwo nĩ maguka maitũ, na mũmera ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mĩmera ĩmwe ĩrĩa ĩgĩtiria riũwa rĩnene mũno kana rĩrĩa gũkĩrĩ na ng'aragu. Ona nĩkwo gĩgĩtũmaga ũĩgue agĩkũyũ aingĩ magĩkĩuga atĩ nĩ gwakĩrĩ kĩndũ gĩagĩtagwo ng'aragu ya mĩanga. Mũmera ũyũ ũgĩtagwo mwanga mĩhandĩre yaguo ĩkĩrĩ omĩhũthũ nĩamu mũndũ agĩkoragwo ũkĩrenga rũhonge, na wakĩrĩkia kũrũrenga ũgakĩrũthecereria tĩri-inĩ naruo no gũkũra rũkũraga. Rwagĩtuĩka rwagũkũra rũhonge rũrũ o ũrĩa rũragĩthĩ rũkũrĩte nĩrũcokaga naruo rũgagĩkorwo atĩ kũrĩa mĩri-inĩ yaruo norũragĩthĩ rwĩkĩrĩte mĩrĩ ĩgagĩtunguha na nĩyo andũ magĩtaga mĩanga. Mũmera ũyũ wakĩrĩkia gũgĩkũra mũndũ agĩkoragwo akĩũkonya ũrĩ wothe na igũrũ nĩgetha ũgakorwo ũgĩkĩrenga mĩanga ĩyo yayo ũgagĩcoka mĩtĩ ĩyo ya mĩanga ĩrĩa wagĩkorwo ũgĩkĩona hau ũkarenganga na ũgagĩcoka ũgathecereria orokũu tĩri-inĩ nĩgetha ĩgĩkorwo ĩgĩkũra mĩanga ĩngĩ mĩerũ.

Rĩu thikũ ici andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩrĩma ĩndo ĩria ciakĩrĩ cia ũndũire, nĩamu maũndũ nĩ maragĩthĩ macenjetie na andũ magagĩkorwo makĩenda kũrĩa irio icio cia ũndũire mũno nĩgetha gũkũrigĩrĩria mĩrimũ ĩria ĩragĩkorwo ĩkĩrehwo nĩ ĩndo ici ingĩ cia kĩrĩu. Ĩndo ici cia ũndũire nĩ ta ĩndo ta mĩanga ĩrĩa yakĩrĩ kũu ya kĩrĩmagwo hindĩ ĩyo ya gatene. Mwanga ũkĩrĩ irio njega na nĩ ũkĩrĩ mũharĩrĩrie mĩingĩ na ũguo naguo ũgagĩkorwo ũgĩthondeka mwĩrĩ mũno, nĩamu kaingĩ mwanga ndũgĩkoragwo ũgĩgĩkorwo ũgĩgĩkĩrwo ndawa nyingĩ kana kũhihĩrwo ĩndo ta icio nĩgetha ũgĩtuĩke nĩ ũgũgĩkũra na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio nĩũgĩkoragwo ũtakĩrĩ na kemiko njũru thĩiniĩ waguo ĩria cigĩkoretwo ĩkĩrehe mĩrimũ ta ya cukari, mĩrimũ ĩngĩ ta ĩyo na rĩu andũ aingĩ marakĩũtinania magĩthĩĩ kũndũ mathibitari-inĩ makĩrore mĩrĩre yao nao magagĩkorwo magĩkĩrĩa ĩndo ici ta mĩanga irĩa ciakĩrĩ cia hau gabere. Mwanga ũkĩrĩ mwega tondũ nĩ ũgĩciaraga mĩanga mĩingĩ mũno na gĩtina kĩmwe no gĩkũhe ngina mĩanga ĩkũmi na kĩndũ na ĩgagĩkorwo ĩkĩrĩ baida mũno he mũndũ ũngĩkorwo akĩenda kũmĩrĩma ĩkĩrĩ ya maũndũ ma gũkĩendia.

Andũ arĩa magĩkoragwo makĩrĩma mbembe ĩria ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ nyingĩ mũno kana kũrĩa ũrĩmi wa mbembe ũgĩkoragwo ũrĩ wa maĩka maingĩ, nĩ makoragwo rĩrĩa makĩrĩkia gũkĩgetha mbembe ta icio mũgũnda-inĩ kwao makĩrĩkia gũcigotora kuma haria mabebe-inĩ nĩ makĩrekagĩrĩria ng'ombe kũu thĩiniĩ nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩrĩa rĩya rĩrĩa rĩragĩkoretwo rĩgĩkĩmera mũgũnda-inĩ ta ũyũ rĩrĩa kũrakoretwo gũtagĩkĩrĩmwo nĩgetha mbembe cikorwo ĩgĩkĩũma. Ng'ombe ta ici cigĩũkaga ĩgakorwo ĩgĩkĩrĩa riya ta rĩrĩa na ĩgagĩcoka ĩgakĩrĩa ngina mabebe marĩa magĩtigarĩte kũrĩa mũgũnda-inĩ. Ũhoro ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩgĩteithia mũno harĩ ũhoro wa gũcokereria ũnoru wa mũgũnda nĩamu rĩrĩa ng'ombe icio cigũgĩkorwo ĩkĩrĩa kũu thĩiniĩ mahuti marĩa ĩrakĩrĩa ta mariya nĩ ĩgĩteithagia ta njĩra ĩmwe ya gũtũgũta mahuti macio handũ ha gũkorwo ũgĩkĩhũra mariya ta macio ndawa, nĩamu ndawa ici nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩthũkia tĩri na ĩgakorwo ĩgĩthũkia ngina marĩa matũrigicĩirie. No ng'ombe rĩrĩa ĩrakĩrĩa mariya ta macio na cigagĩcoka ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩmĩa orokũu thĩiniĩ nĩcikoragwo ĩgĩgĩkĩra ngina tĩri ũcio kĩndũ gĩgĩtagwo thumu. Ona mathugumo ma ng'ombe makĩrĩ o mega nĩamu nĩ makĩrĩ kemiko ĩrĩa ĩtagwo urea ĩrĩa ĩgĩteithagia harĩ gũkorwo ĩgĩkĩagĩrithia ũhoti wa tĩri gũkorwo ũgĩgĩkũria mĩmera.

Rĩu thikũ ici andũ makĩrĩma ĩndo kũrĩa mũgũnda-inĩ andũ magĩcokaga ĩndo icio cigagĩkorwo ĩgĩkĩenderio andũ kũrĩa mataoni-inĩ kana kũrĩa thoko-inĩ. Ĩndo ta ici nacio cirakĩenderio andũ ta aya nĩmagĩcokaga nao magagĩthĩĩ magakorwo magĩkĩenderia andũ arĩa magĩkoragwo magĩtwarĩra mũndũ ũrĩa ũrĩgĩkorwo agĩgĩtũmĩra akĩrĩ wa mũĩco, kana andũ ta acio ũgagĩkora hihi mathiyaga magakĩgũra harĩ andia ta arĩa. Nao andũ acio rĩrĩa magĩthĩĩ gũkĩgũra harĩa andia arĩa makoragwo makĩmathimĩra kaingĩ na kaingĩ ĩndo icio na ratiri, nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩmenya hihi ratiri ĩmwe egũgĩkorwo akĩenderia mũndũ ta ũcio mbeca cigana. Andũ no magĩthuraga ĩndo ĩria mũndũ arakĩenda gũkorwo agĩthimĩrwo na ratiri ta ĩyo kana iria arakĩenda gũkĩinũkia na mũciĩ nĩamu thoko ĩno nĩ ĩrĩa ĩgĩtagwo thoko ya mũndũ gũkĩyendera na kĩndũ gĩa gũkenia ũgakĩgũra na kĩaga gũgũkenia ũgagĩtigana nakĩo, nĩamu rĩu ũcio nĩguo wĩyathi ũrĩa ũkĩrĩkuo thĩiniĩ wa mathoko maya maitũ andũ makĩendia na makĩgũra ĩndo cia mĩmera.

Rĩu thikũ ici andũ nĩ maragĩkorwo magĩkĩrĩma mĩanga na njĩra ĩria ĩgĩũkĩte ya kĩrĩu kana na ũtaramu wa kĩrĩu. Rĩu mĩanga ndĩrakĩrĩmwo ũrĩa yakĩrĩmagwo hau gabere-inĩ atĩ mũndũ akĩhandagĩrĩria mwanga ũmwe kana ĩrĩ yake yagũkĩrĩa, rĩu nĩgũkĩrĩ andũ marakorwo magĩkĩrĩma mĩgũnda mĩnene mũno nĩgetha magagĩkorwo magĩũka na magakorwo makĩhanda mĩanga ta ĩno. Njĩra ici ciagũkorwo andũ magĩkĩrĩma mĩanga nĩ ĩgĩteithĩtie mũno nĩamu rĩu andũ aingĩ maragĩkorwo makĩenda gũkĩrĩa mĩanga ta ĩno nĩgũkorwo mĩanga nĩ irio cĩgĩkoragwo cikĩrĩ thaka mũno na ningĩ nĩ irio cia ũndũire na ĩtĩgĩkoragwo ĩgĩkĩgiywo nĩ mĩrimũ mĩingĩ, koguo mĩanga maita maingĩ ndĩkoragwo ĩgĩkĩhũrwo ndawa ĩria ĩrakĩhũrwo hihi mĩmera ĩngĩ ya kĩrĩa. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio mwanga nĩ ũgĩkoragwo na goro mũno rĩrĩa mũndũ ũngĩtuĩka nĩ ũgũkĩũgũra kana nĩ gũkĩwendia na koguo arĩmi nĩmagĩkoragwo magĩgĩthondeka bainda nene mũno harĩ mĩanga ĩrĩa marakĩendia.

Nĩ gũkĩrĩ irio mwanya mwanya iria cigĩkoragwo igĩkĩharĩrĩrio gũkũ gwitũ. No hakĩrĩ irio imwe cigĩkoragwo cikĩhotanĩire mũno cigĩtagwo irio cia mĩtungo. Mũtungo naguo nĩ mbembe njũa itakĩrĩ nyũmĩrĩru mũno harĩa mũndũ agĩũkaga agakĩoya mbembe ta ĩyo na ũgagĩkorwo ũgĩgĩcitherũkia maaĩ-inĩ. Ũngĩkĩenda ĩkĩhĩe wega, andũ nĩmekĩraga maaĩ macio gacumbĩ nĩ getha rĩrĩa mbembe ĩyo ĩgũgĩkorwo ĩgĩtherũka kũu maaĩ-inĩ ta macio ĩgagĩkorwo ĩĩ na gacumbĩ ta kau, na ĩgagĩkorwo igĩgĩtwĩka atĩ ĩkĩrĩ thaka mũno rĩrĩa mũndũ egũkorwo agĩkĩmĩrĩa. Ũhoro ũyũ ũkĩrĩ mwega nĩamu ici nĩ indo cia ũndũire, na nĩ irio cigĩkoragwo irĩ njega tondũ itigĩkoragwo na maũndũ maingĩ na no mbembe ĩrĩa ĩkĩgethirwo mũgũnda.

Andũ nĩmagĩkoragwo magĩthiĩ kurĩa iria-inĩ kũrĩa mwena wa Mombatha kana kũndũ kũngĩ ta kũu, nĩgetha magagĩthiĩ magagĩkorwo makĩhurũka, magakĩonera maũndũ na magakorwo makĩigua wega ta atarii. Kũndũ ta kũríĩ maita maingĩ ũgĩthiaga ũgakora gwakĩtwo tũrĩrĩ tũrĩa andũ magĩkoragwo magĩkĩhurũka tũgĩkoretwo hihi tũrĩ kũndũ kĩruru-inĩ kĩega rungu wa mĩnathi nĩgetha andũ magagĩkorwo magĩkĩigua wega rĩrĩa makĩhurũkĩte kũndũ ta kũrĩa, magĩkĩĩroragĩra ũrĩa iria rĩrakĩhurutana.

Ngũrũe nĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩa niĩ ngoretwe nyendete mũno, nĩamu ngũrũe ici nĩigĩkoragwa baida nene mũno rĩrĩa mũndũ agĩgĩtuĩka nĩegũcikũria kana agĩciga, ngũrũe nĩigikũraga na ihenya mũno na tarĩũ twana twa ngũrũe rĩrĩa twagĩtuĩka nĩtwagĩciarwa tũkĩũga nĩgũkinyia mĩeri ĩtandatũ ĩkoragwo ĩkĩrĩ ngũrũe ngima na ũgagĩkorwo ũkĩmĩendia, ngũrũe ĩno nĩ koragwa na baida mũno nĩamu mbeca irĩa wacoka kũmeindia thutha wa mĩeri ĩtandatũ cikĩrĩ nyingĩ mũno ũringithanĩtie hihi na irio iragĩkĩrĩa kana maũndũ mangĩ ta macio.

Rĩũ andũ nĩmagĩkorwo magĩkĩrĩma indo nyingĩ, marakĩrĩma indo ta makunũ, makunũ maya namo rĩrĩa magĩtuĩka nĩmakĩrĩmwo, mũndũ nĩagĩcokaga agakĩmathambia, na agĩkĩrĩkia kũmathambia ũgagĩcoka rĩngĩ ũgagĩcoka ũgakĩmomithia hanini, maĩ macio wagĩthambia na wakĩrĩkia kũmithithia makunũ ta maya mũndũ nĩagĩcokaga ningĩ akĩharirĩa gĩtũngũrũ gĩaku na nyanya nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩikia makunũ macio kũrĩa ,ũgagĩcoka ũgakĩgurucania nĩgetha magakĩhana ta marenda magagĩkua hanini nĩgetha ũgagĩcoka ũgakĩmarĩa na nĩmakĩrĩ cama mũno.

Gĩthere nĩ irio ĩgĩkoretwo ĩkĩrĩyo gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwĩtũ mũno, na kaingĩ na kaingĩ irio ici cia gĩthere mũndũ agĩkoragwo hihi ũgĩkorwo ũgĩgĩkĩra o gacumbĩ na ũgakĩrengangĩra kĩndũ ta gacumbarĩ ta kanyanya kana ga gĩtũngũrũ nawe ũgagĩtuĩka wa kũrĩa irio ta ici. Ningĩ ũngĩgĩkorwo nĩ ũgũkĩenda gũkorwo ũgĩgĩkaranga na mĩhĩrĩga ĩngĩ ya ĩndo nĩ gũkĩrĩ andũ makoragwo magĩgĩcikarangĩra ĩndo hihi ta matharũ kana hihi ĩndo ta waru magagĩkorwo magĩgĩtukania na magagĩkorwo makĩria. Ningĩ irio ici no ĩkĩrĩ mĩrugĩre ĩngĩ ya kĩndũ kĩrĩa gĩgĩtagwo mũkimo. Mũkĩmo nĩ rĩrĩa wagĩkorwo ũgĩkĩrugĩte waru na nyeni cia mũthemba hihi ta wa mabakĩ, wa mũhika kana nyeni cia mĩhĩrĩga ta ĩno. Ũgagĩcoka ũgagĩũka ũgakorwo ũgĩkima hamwe na gĩthere. Irio ici nĩcio andũ amwe magĩtaga mataha, na nĩ irio ciakĩrĩ ngumo mũno gũkũ ũndũire-inĩ wa mũgĩkũyũ.

Njũgũ karanga nĩ igĩkoragwo ikĩrĩ cia mĩthemba mwanya mwanya. No niĩ ngĩendete njũgũ karanga ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩhana ta wa rangi ta wa gĩtĩĩri nĩ amu njũgũ karanga ĩno nĩ ĩkĩrĩ cama wayo ũgĩkoragwo ũrĩ mũthaka mũno. Rĩrĩa mũndũ agĩkorwo akĩmĩkĩra ta cumbĩ, ũgagĩcoka ũgakorwo ũkĩmĩrigithia mwaki hanini, nĩ ĩgĩkoragwo na cama mũno na nĩ nyamũ ingĩgĩkorwo hihi ĩgĩteithia mwĩrĩ na njĩra nene mũno. Ningĩ njũgũ karanga ĩno no ĩgĩkĩragwo kũndũ kũingĩ, ta nginyagia ũcũrũ ũrĩa ũgĩtagwo wa Uji Power nĩ getha mũndũ agagĩkorwo agĩkĩnyua na igagĩkorwo igĩkĩmũteithia mũno thĩinĩ wa mwíĩrĩ wake.

Ũrĩmi wa mahũa nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩgĩkoragwo, gĩgĩkĩrĩirwo mũno, na nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩmwo macambainĩ maingĩ mũno. Ũrĩmi wa mahũa nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩmĩrwo kũrĩa kũrĩ nyũmba iria cigĩtagwo cia green house, na andũ aingĩ nĩ magĩkoragwo magĩthomeire ũhoro wa ũrĩmi ta ũyũ, nĩgetha magakĩhota gũgĩkorwo magĩkũria mahũa ta maya na njĩra ĩrĩa njega, na mahũa ta maya magagĩcoka magagĩkrwo makĩhota kuona thoko njega mũno, gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ, kana na nja wa bũrũri. Maũndũ maya makĩrĩ mega nĩ amu, nginagia andũ aya makoragwo magĩkĩruta wĩra kũndũ ta gũkũ, nĩ magĩkoragwo magĩkĩona wĩra, na nĩ andũ aingĩ mũno makoragwo makĩandĩkĩtwo nĩ ũhoro ũyũ wa gũkorwo, wa gũkorwo makĩruta wĩra ũyũ wa mahũa.